En komosi amitei anee amenye olinyo ko nandi. Olinyo ko che che ne tuga che che abae zaidi en yuu. Siamwaa kole tuga che abae zaidi kiy nebo tai ko chang amitwogik chemuch koam tuga cheu nepyek anan ko suswek che ame tuga ako-akobiyongyo komyee. Aka yeamwa kole amunee siyo-siyo-siyochame saidi tuga, ko chang' lagok ap sukul che ale chego ak biik che boisie eng oli che ale chego. Tos nyoru market anan ole kiawolochin chego ye-ye achape tuga kosir nego. Kiy age, kochang beek en olinyo cheimuch koyee tuga, amu tuga koyee beek chechang. Boisie chep-cheboisie tuga zaidi kosir nego. Kiy age ne amwae ko roboni olinyo ako nego komamache zaidi ole roboni

Abwoti ane kole chang' tuguk che imuch kiyai kekure ole tonone karisiek en Homabay Njeri. Kiy nebo tai ne abwoti kole kiyai kekure ole tononshe karisiek en Homabay Njeri ko kimi lakwet ne kicham koboisie kou kondakta en Homabay yotok ne kikikure Njeri anan kiy nebo aeng ne abwoti ale kiyai kekure, kekure yo tononishe karishek en Homabay Njeri ko abwoti ale yotok tonone karishek komii duket nebo Njeri anan hotelit ne boisie Njeri anan chitop hotelit kekure Njeri. Kiy age ne abwoti ko much mbaret notok tonone karisiek en yotok bo Homabay ko mbaret ap kot ap njeri anan ki-kinomi Njeri yotok tononishe karisiek en Homabay

En China square kochang' tuguk che kialdoi en yotok. Tuguk che kialdoi en China Square tuguk ko tuguk che boto karishek che boisie biik che manatin anan kikolope musukek. Ko tuguk ko alak che ko kibatishek che kiboisie ye kiteksee. Tuguk alak che kialdoi en China Square ko bodabodaishek che boisie biik che manat anan ye sapiren en-en safarit nema loo. Ko alak tuguk che lialdoi en China Square ko wheelbaroshek, ko alak ko serok, tuguk ko alak ko kitokishek, poolishek che kipire, ye kipire kemit ap pool, ko alak ko msumarinik, ko alak ko sirok, ko alak ko vyombo che kibosie kechapishe anan tuguk cheu kasit ak-ak ngecheroshek ak bukubukiuk ye kikonore beek